Ore imashini oo lashumpa naidim nayi neyau enkibelekenyata ashuu naitasapuk endaa naa keetae iltingai neeata inoshi kulie nairemieki ilchampai nitokini aata inoshi kulikae naidong'u naaji endaa teneitaini tolchampa naa oree pee eilepunye naa ore oltinga naa kelotu neirem olchampa neeku naa meitokini aata iltung'anak kumok ashuu mintoki aiger iltung'anak kumok oidim ainepu irem olchampa neeku naa ake ekilekakino iropiyiani kumok neidim nayii nintoki aitaas inkulie siyaitin ashuu iponarie endaa tolchampa orww sii tenilo aipim endaa toolchampa tenilo aipim ekulukuoni naa ekisaidia piyiolou ajo kebaa inkulie fertilizers najii neindim atoponai teilo shampa arashuu aa kebaa kebaa enterit ashuu kebaa ashuu kaji ekununo enterit eilo shampa niyolou ajo kanyioo iindim atipika atoponai teilo shampa peetumoki naa endaa atasapuka keaidai teneaku naa entayio inaa daa naa indim atayiolo ajo kebaa taata eyata imashinini nipimie niyolou ajo kanyio apa taitaana kitii tata ena rishata ashuu etasapuka taata ena rishata nendim atayiolo ajo kemaa ena nkae rishata kaji eikio pee etumoki atasapuka Ashe oleng'.

Ore entoki nalotu indamunot tenadol nanu ena siai naa ore ena ojong'ani naa keisaidia tee keisaidia peemikintoki ainyal duoo intokiting' kumok amu oree entoki pookin endaa pookin nainyale natong'ua naa keidimayu neakini aa ore ake piiyaki kedumunye ake nejo kenyorr ninche kesidanu ninye neitoki aaku kumok keidimayu neisho oleng' tenetum ninche ena daa nainyale neeku ore ake piinyala endaa nikiyaa ene wei neeku badala inye nekipuo aibukoo ashuu mikintoki apuo ainyal olmanyara nikiyaki aashu nukipikaki ninche naa kulo ojong'ak kesidan kulo ojong'ak amu keeku mekintoki aibukoo intokiting' neeku ore inye enoshi nalo ainyal oloing'ang'e arashu enoshii naitong'u oloing'ang'e neyau enkae kibelelekenyata nayii tentoki ang' naijo ammonia naa keidimayu ninche nepuoo apuo aitobirr amu meitoki ainyal ore ammonia naa keidimayu nelo ainyal ormanyara neidimayu nei sababisha inkulie tokiting' kumok enaa enkibelekenyata oloing'ang'e enaa dii nye naaji biyotisho ooltung'anak ninyal nayii neitoki ai sababisha imoyiaritin neeku badala nekintoki aapuo aibukoo intokiting' naata ammonia nikiyaki ninche kulo bsf naa kesidai amuu keisaidia keisaidia naa oleng' tenkaraki naa mitoki ninche aiko keitobirr ninche, ashe oleng'.

Ore entoki nagira aasa tenewueji naidipa laramatak aitau irpaek lenye tolchambai nekes niragie tindie neau ore entoki nagira aas na kegira aji tenewueji metadoi olchafu petumokini atungai teshumata openy negira aitau kuna kashakuani kutitik naidimayi netii enewueji ashu naba ana irpaek idipa atejia tenewueji na kepik irkuniani nepik ngarin aapik osokoni ashu edumu lolopaek netum ashomo aidongo metaa enkurma petumoki atushukoki nkera enye

Ene tipat ena bae oleng' tenkop ang' amuu ore ake peeku itaremo olchampa nipik endaa enkop ore akee peeku itipika endaa enkop nitumoki duoo ai palilia nitumoki duoo ataasa nena kulie pookin nilo ning'oru namuna ning'oru oltung'ani lipik miking'uraki ilo shampa neunoi duoo endaa nitumoki atipika fertilizer nitumoki ainyaaki aing'urung'urai duo akeyiyie ore ake peeku aientelea aiko nejia nelo ampaka kenya nilotu aloo akes ilo shampa ore akee piikes ilo shampa naa itum endaa ore piitum endaa naa indim anoto itum endaa nintoki alo ainyanya oonkera inonok arashuu aa enitumoki duo ninye ashomo atimira oree ake peeku ishomo atimira nitum irropiyiani nikilo aisaidia nilo alaakinyie inkera sukuul ashuu aa eniyasie irkulikae kasin iindim inye naaji ainyaaki aatasa enkae ramatare naijo ina oo nkishu ina oo ntare ashuu iindim inye naaji ashomo atobolo inkulie siaitin najo inoo ldukayii najo ake iye kulie siaitin pookin neeku enetipat ena siai oleng' amuu ekinchoo naa iropiyiani nitum iropiyiani niindim ataasie inkulie siaitin pookin ake iye doi indim inye naaji ashomo nilo aisaidia najii hoteli ino iindim ashomo niyasie irkulikae kasain naai naijo ile iindim inye naaji ashomo aing'orunyie oloriki ashuu iindim inye naaji ashomo aitobirie entoki naijo orbaribara iindim ashomo atesheta enkaji iindim ataasa ake iye irkulikae kasin pookin iindim aishopo inkilani tenkaraki ena siai ake.

Wore enikoni tenitobir enasiai naa ilo ake osokoni nilo ainyangu kuna kitunguuni ashu nilo ainyangu empeku ekuna kitunguuni niyawu aang, wore ake peyie eyau ang, nimpotu oltinga mikiremoki eeh olchampa, nikiremoki naaji akeyie eikai nidim naa ataa iunie kuna. Wore ake peyie kidip airemoki nidumu naduo kitunguuni inonok nilo aun, wore ake peyie eyaku ituuno nena kitunguuni inonok nitumoki atushukoki duo akeyie inkulupuok naa. Wore sii duo eton itu eun kuna kitunguuni inonok, kifaa duo mimpim duo enkulupuoni, peyie itumoki naa atayiolo ajo kebaa embolea nitumoki atipika arashu kebaa olikai shani naaji atoshoo, wore ake peyie eyaku naa idipa naa atuuno, newish eeh nebulu kuna tokiting naji akeyie too ilapaitin aare ashu tolapa obo, nitumoki atoshoo olchani. Niwosh olchani amu kisaidia olchani peyie mitoki atum imoyiaritin, nisaidia sii peyie mitoki anyanya intokitin, amu keaku naa wore ake peyie ipik olchani, wore ake peyie itoki intokitin aponu ainguya nimitoki naa aiko amu kedol naa ninje anaa koosumu. Niaku kisidai enaabaye teneasi, tooilairemok kisaidia sii amu wore ake peyie ayaku inoto kuna kitunguuni naa idim ashomo eeh kidim aisaidia iyie makewon too isiaitin iyiang arashu idim ninye apo aitumia tendaa, nidimidimi sii doi ateyier tengaraki dimidimi atimir nee atimir.

Keya nitum irkulikae iloogira aaitobiraa neya nitum irkulikae ilemegira aaitobiraa ore paajito neija, ore empejoto etakataka naakidim neinyal oloing'ang'e naa kidim neyau imoyiaritin amuu oreke pee eji oltaka nilep ina puruo ore ake peyie ilep ina puruo nelo ainyal oloing'ang'e enewueji neji ozone layer nelo aibooyo enkijape teine wueji naa keeku meitoki enkolong aaibori neeku ore ake peebau enkol neilang iltung'ana direct mitoki aata entoki naitoki aibooyo ore naa peeku etabaikia ine wueji naa meitoki aaiboyu naa kidimayu ninye nikiyaki ampaka cancer neeku ore najii enkaji naa pee kintobiraa empejoto oltaka. Ore sii enkae naa ore empejoto oo ntokitin naa kedimayu nimikintoki aatum enchan te siokinoto ore pee itu kitum enchan kinyial kulie tokitin ore ninye too laramatak mitoki naa aairemisho aasioki amuu kelakuwa enchan neeku teniremisho naa metumnenchan ore rbiaasharani kumok naa kinyalakino oloing'ang'e. Ashe oleng.

Ore imasaa e teknolojia naijo iltinkai naijo inoshi naipimieki enterit naijo uh inoshi nakesieki naake keeta inkibelekenyat kumok nayau amu ore ake peeku duo intumia duo naa nana masaa toltinkai enaijo iltinkai nairem dii nirem emukunta arashu irem ewueji duo ningira aunishore ore peeku iremo naa kisaidia naa amu mintoki aaku mintoki aata esile oltung'anak kumok mintoki alo aku olorere kumok likiponu airemoki oltinka ake ipik naa kirem ninye aitobiraki alang ninye enikiremoki duo iltung'anak kelelek sii tenirem te tenintumia oltinka alang tenilo ayau iltung'anak ore sii inkulie tokiting naijo imashinini nilotu aipimie enterit ilo ina murua naaji arashu ina mukunta naaji ni nilotu airemishore kisidai sininye ina mashini naa ene teknolojia ki ore sii kuna kulie mashinini nintoki alo ayau alo akesishore ashu enindong'unyie naaji lelo payek naa ine teknolojia sinche naa ekisaidia enkarake naa mintoki aigerr olorere kumok likiponu aisaidia naaji tenilotu akesisho arashu tenikilotu tenilotu naa aiko kisidain sii kuna mashinini amu keeku kutik iltung'anak lingerr amu tenaa ke mia moja naaji iltung'anak lingerito tina siai pookin naa keeku karibu iltung'anak shirini ake arashu iltung'anak tomon naaji indim aindim aa ataa ingerr tinatoki neeku ina naaji faida sapuk arashu ina ereteto sapuk naaji naidim neyau kuna mashinini alang teniton naaji ake openy ashe oleng.

Ore enikunaki sirkali pee isaidi arashu peerrip iltung'anak lenyenak enaa ore ninye iltung'anak le sirkali sapukin laijo irbungei, laijo orais, laijo kulo kulie loosisho te sirkali naa lazima peeta oltung'ani orripito. Nitoki sii dii aaku ore iropiyiani oo lelo tung'anak naa mishori cash. lazima paa account enye epikakini naa amu meeta eninko piiyiolou ajo kenapita ele tung'ani iropiyiani naa kisaidia naa amu mitoki aatum ilapurrok ashu mitoki aatum irmukurani loidimayu nepwonu niul netumoki aatooru inaduo ropiyiani enye. Ore sii serkali naa kitoki sii aaku keeta, ore lelo tung'anak muj oosisho te serkali naa keeta enkad naa ore ake naai peeku etamwoyia obo naa kidimayu nelo sipitali nebaki pesho amu kelakilakita, kegira naa oshiake aipang'u tormushaara lenye. Neeku kisidai, kegira serkali aitobiraa ashu keeta erripito sapuk toltung'anak lenye. Ore ake oltung'ani pooki ogira aasisho te serkali naa sidai naa amu mintoki, teneeku ninye naai itamwoyia kidogo naa ilo ake nintumia ina kadi, nikibaki, nidipayu ina siai. Nitoki sii dii aaku ore ake peelo naai metaa eshomo oltung'ani naa mukurai metaa ibung'a oltung'ani le sirkali kidimayu neyae kotini naa keeni ilapaitin ashu ilarin kumok, ashu iko edung'i dii naaji orgos ashu eeri piiipi. Ashe oleng

ore engeno naifaa niyieu pee itumoki ataasa ena siai e greenhouse naa kei nnye niyiolo ntoki, keei ninye niyiolo ajo kainyioo idimayu ashu kainyioo naiu enkima sapuk pee itumoki atuunisho tene wueji te greenhiuse ore ninye greenhouse ang'as naa keeta ninye enkima sapuk. ore enkima sapuk ketii ntokitin nemidim atuunie tene wueji e greenhousehttps naijo ore ntokitin naifaa niun naaji oleng najo irnyanya nidimayu neyieu enkima sapuk, ore sii aitoki keyieu sii engeno sapuk amu keyieu sii naa iyiolo enikoni tenei regulate ashu ntokitin naitobirainoyu teine wueji, tene wueji te greenhouse neyieu sii enkare sapuk metaa ketaana enkare, neeta sii eninkunaki irpaipi. nidim sii aibung'ie impaipi kumok, pee itumoki naaduo anoto anoto, ena unore ene wueji e greenhouse keyieu sii aitoki naa iyata oltungani arashu keyieu enkigeroto oltungani oidim naai oidim ataasa esiai tene wueji, lloota engeno kuusu ena siia e greenhouse ashu lataasishe ashu oltungani oshiake, otaasa esiai sapuk tenkaraki tene weuji e greenhouse idim sii ninye aitoki naijo maua nidim aatuuno ntokitn naijo maua nikidim aayaki faida sapuk tene wueji e greenhouse amu ore sii nince naa keyieu enkima sapuk.

Kesidai ena siai naa kaidim atejo sii ninye nanu keesitae ena siai tenkop ang' naa ore eneikunari ena siai tenkop ang' sanisana ninye impuka oshi euni naijo sukuma arashu cabbage neuni ake oree peeku etipikaki olchampa nedumuni kuna sprinkler neunokini katikati olchampa aashu inkonaii olchampa neisuaya enkare aisuaki aisuaki duo olchampa pookin naa kedumuni sii kuna sprinkler nei connect ti nepikii napikii impaipi oree ake peepiki impaipi neeku keyau naa ake empaip neyau mpaka ennda nkae sprinkler neitoki naa ake ai endelea ina paip oeetumoki ayawa idiaa nkae sprinkler keisaidia kuna tokiting' menotito moaka enkare sidai naa kepikii dii oshi ore enkare duo oshii ee kuna sprinkler naa kepiki tedekenya oo teipa ina nkae rishata dii oshii eifaa peebukokini olchampa enkare keisaidia sii kuna tokiting' metaa ketumito naa impuka enkare erishata pookin neeku ore nyee nena puka peesidanu oree too wikii uni towikii are neidim ninteru aaku nayii itumoki ainasa nena puka arashu interu dii nye aitobirraki olorere karibu ake teine wei naa indim atimira iindim atimira nabinabo hivo aikunaki nejie, ashe oleng'.

Kaidim nanu atejo ore entoki naloito dukuya tene wueji naa enterit intayioki tolchambai opaasha neyauni ena nterit neponunui apukoki neaku naa ninye ipimitoi tene wueji ore enatoki nagira aipim tene wueji naa emashini eteknologia ninye eyawuaki mipimo enterit ekila olchamba kisaidia ena kipimoto enaa kisaidia ena kipimoto olchamba metayiolo ajo kebaa etulubuni nitoria apik arashu kebaa olchala litoria apik enaduo shamba pee isaidia naaduo irmatunda linonok ashu entoki akeyie pookin niunito peetumoki atubulu arashu pee etumoki aatasa esidai neisho esidai pee itumoki anoto faida sapuk arashu pitumoki anoto endaa sapuk naaji nidim aitumia tiang arashu enidim ninye atimiraki olikae orere kisaidia sii enatoki paa tenidol ajo kisapuk ekima ashu etoki natii olchamba lino nidim ashomo ainyiangu ekae toki naidim aitadou ashu enaidim aatasa duo akeyie ekae piitumoki anoto faida sapuk tolchamba arashu pitumoki ninye anoto faida sapuk tolchamba arashu pitumoki ninye aikuna pitumoki anoto faida sapuk tolchamba arashu pitumoki anoto endaa sapuk nidimidimi aitumia ormarei lino Ashe oleng.

Oree tenanu naa kanyorr ena baye naa ore paanyorr ena baye eunore oonkujit ore ena siai eunoree oo nkujit ore oshiu ake naa keetae ilamoitin neetae enkata olari naa oree ake peitum naji eng'eno eneiko peeuni oree ena rishata olari neuni inkujit arashuu neuni inkujit too weitin nemeeti inkujit naijo orpura neuni nayii nena kujit netumoiki neshaiki ore ake peeshaiki netumi inkujit kumok nilo ake nidumu inaduoo kujit niding' ake nena kujit nitumoki ayawa nilo apik orkompe ore ake piitumoki atipika orkompe nincho nena kujit etoyu paa tenebau erishata olameyu nintayu inaduoo kujit nincho inkishu inonok arashu oree nye tenimiata inkishu nituuno apa inkujit nidung' nidumu inaduo kujit nilo amiraki olorere laata inkishu naa keisaidia naa ina tenkaraki naa meitoki inkishu ayee naa ketumi sii dii keeku naa ake ketae inkishu kesisanu meitoki olameyu aya inkishu nemeitoki sii aaku endaa kesidai sii amu oree akee peeku naa teneeku eshomoki aisho kuna kujit kesidain inkujit amuu inkujit naa nituuno tenkop neeku iyiolo ajo iyolo openly ajo kanyioo itipika iyolo openy ajo meeta enkae moyian pooki naidim ayau neidim sii neeku lasima naa ake pinyorr inkishu amuu inkujit naa naatubulutua tenkop oshii ake najii naa nena kishu neeku kaidim nanu atejo kanyor ena siai pii, Ashe oleng'.

Ore entoki nagira asaa tenewueji naa elairemok otuturo enkiti wueji nitawu ewueji naijio olturoto ore pee etayu enkiti wueji naijio olturoto nepik enkiti puya abori ore sababu natipikie ena puya abori naa pee mitoki enkop awok enkare neeku kisaidia ena puya pee mitoki enkop awok enkare kisaidia ena are elaramatak tenkaraki keeku orekuko paek lenye ore erishata niyieu enkare ashu erishata nayieu nekurokini naa ketum ake enkare tenewueji keyawu ake ee pipe nitadoki enewueji neya enaduo pipe enkare ashu kepik ake enaduo pipe nepik emashini edewueji natumoki aterewa enaa are input lelo paek pookin neeku kisidai ena mbae naatasa kulo amu keeku ore erishata nayieu enkare aitoki nemelayu amu etuturi naa apa enewueji nepik ena puya metaa mitoki ele puya aisho enkop ewok enkare neeku ena nagira aendelea tene neeku esidai ele kasii otaasa kulo

Ore nanu entoki nadamu tenadol ena siai naa oree ena siai naa eneikunakini enkare tenetumokini aatipik kila maali eetae oshi entoki najo ilashumpa drip irrigation naa kepiki ake enkare metaa kelo enkare aitang'akino kila ewei teneweji tolchampa idol ajo olchampa ele naa ore kuna kulie tokiting' pusi ashuu kuna paipi naarok naata inkutii weitin pusii naa inaitabaya enkare nai connect tieki inkulie paipi kina kulie sapukin neitabaya enkare pooki weji toolchampa idol ajo keing'orita inchot pookin neeku kepuo kuba ena alo nepuo kuna kulie enaalo keisaidia ena metabai enkare pooki wei tolchampa neeku naa ake ketii enkare olchampa pookin neeku meeta entoki nintoki ajo eitu etum kulo matejo naaji tenaa irpayek etuunoki tene wei itu etum kulo payek lenaalo enkare arashu eitu etum kuldo kulie lendaa nkae shoto enkare naa kesidai sii amuu ore akee keeku tewei neboo naa ake ebolokini enkare neeku ore ake peeku idol ajo etijing'a irpayek pookin enkare arashu nidol ake ajo enoshii rishata naijo meyiu irpayek enkare naa inken ake tidie weii neeku keisaidia naa ena amu mintoki aata enoshi naji kengira enkare ainyalari arashu meekure megiraa apik ankare esidai duo ewei neeku keisaidia naa ena amuu keaku naa aiko tewei neboo.

Ore ninye ang'as ene enedukuya naa eunoto oorpayek naa kepuo ilaramatak nepuo ainyang'u irpayeke toosokoni ore ake peeilo ayau irpayek toosokoni nilotu nipik oltinka emukunta nekiremoki emukunuta ore akee peeku eiremo oltinka emukunta ore ake peeku eidipa airemo ore enaduo peku niyawua tosokoni nilotu aun ore ake peeku ituuno nebulu ingira ake abukoki enkaree nipik duo entulugumi ore nye eton eitu ipik entulugumi naa lasima piing'as alo aipim enterit ele shampa adol ajo kebaa entulugumi niindim atipika nyoo ele shampa arashu kebaa olchala liindim atipika ele shampa ore ake peeku ishomo naa aun enaduo peku apa nishomo ayau toosokoni nilotu ake aun nebulu pii pii akee iye ilapaitin leinaare ilapaitin okuni oree ake peeku etubulutua kulo maisuein nebulu akee pii pii ayaku olchani pii pii aa ina kata etumoki olchani aikaja atoishi isho naa aiko nejia naa lasima sii piilotu atipika intokiting' naatumoki aitasheyie aitobiraki pemee urunyie naa ake inyoo pemeurunyie naa ake kulo maisurin aatumoki naa aashom enkop neeku ina baye nagira aasa tenewei irmaisurin etuuno openly ore ake peeku etuuno naa idoltaa naa ajo eileputua eton eitu ewoku kulo amu eton naa ake enyorii neeku naa eshomoita metaa ijo eibadilishe orr color.

Ore entoki naitishipisho Tena siai meeta oshi ake ore tenias entoki sidai naa etum entoki sidai eyimu enitaasa ore enaatsa ele airemoni Lene wueji netuno apa Kuna kwashen ore etuno Kuna kwashen naa lasima etang'asa apa aipima enkulupuoni pee eyiolou Ajo kebaa entulugumi nayieu ore pedip atuno Kuna kwashen natunoo neuni ake Kuna kwashen netumoki atipika ankare ketii apake enkare enewueji neyisho naa nkwashen esidai enaa pee edol enchipai ashu pee edol Ajo etisidanita naa tenidol Ajo etoishoite nkwashen esidai enoto faida sapuk etaa kelo amir nabaa enaa nayieu nelo sii aitumia nayieu tormarei lenye kidim ashomo ainosa kidim sii asho aishoo lelatia neeku en naitishipisho oleng

Wore enikunari ena temurua ang' naa, kepuo ake nepoi aayau empeku tosokoni. Wore ake peaku ishomo ainyiangu embeku tosokoni ashu inkutik kwashen tosokoni, nilotu aun. Wore eton ninye itu iun, lasima pee ingas apik oltinga emukunda, piikingas airemoki. Nikiremoki ake oladuo tinga emukunda, nitumoki duo sininye iyie atukutukuta emukunda aiko nejia, paa ina rishata taa ilo aun enaduo peku niyawua. Wore ake pee ilo aun, nianyu enchan arashu ibukoki enkare inewoji, nituunie naaduo ashu ilo shamba duo lituunie. Niendelea apuuku, niendelea apuku duo niana nilepu piipii abulu. Wore ake pee eaku ileputua aabulu ambaka akeyie ilapaitin aar ilapaitin okuni ambaka ogwan. Nilepu ake piipii aabulu duo piipii ambaka naa neeku etabayie erishata naikaja, erishata nakuto. Wore ake peeku naa ekuto, nilo nilo akesu inaduo tokitin amu iyiolou naake ajo ekuto, nilo akesu, nintayu tolchamba. Wore ake pee eaku intayio tolchamba, nilotu alo, vile saa hii nalokita kulo. Iindim ayewuo airragie orpuya tenkop hivyo, paa ee tenkop, nitumoki atipika inyoo, aiteleki naaduo kuna kwashen aikonyi, nisalaaash metoosho enkolong' naaduo. Neeku nejia ikunari ina baye sininye, tenkop ang'. Naa kiasita ake siyiok ena tenkop ang'.

Ore entoki naloito dukuya tene wueji naa olairemoni loo nkuashen ele ereimo apa ninye nkuashen eshomo apa nengas airem olchamba nirem ake netumoki duo atipika inkushen enkop ore ake pee etumoki atipika inkushen enkop niendeleya nena nkuashen neshaki ashu etipika enkare niendeleya duo akeyie mpaka netumoki naa aetu abau erishita nayetuo aaku sininche ore naa pee eeku idolita ajo sai egira aikes kitayu ake amu ore naa oshi nkuashen teneaku duo enkuto naa abori enkop oshi ninche etii ene wueji ootona neaku ninche sai egirae aitayu tene wueji ina pii idol enewueji naajio eneiremo kake ekesare naa etiiki tene wueji naa kitayu ake sai tene wueji nelo angas alo alua tede meshomo enterit ore ake pee etumoki atolua netumoki aawa duakeyie awa osokoni ashu idim dii naaji ashomo aitumia kisaidia sai ena kisaidia saisi kuna nkuashen ele airemoni menoto ropiyani pee tumoki airemo weujitin kumok ashu peetumoki anoto faida sapuk naitoki airemishore arashu etum dii ninye ropiyani nalaakinye nkera sukuul netum iropiyani naasaie kulie siaitin kumok pee etumoki ashomo atabolo kulie siaitin neaku ina toki naloito dukuya tene wueji eh nkuashen ekesare oo nkuashen ena eidipa sai ninye ele aramatani naa ataa ninye easita iremo apa nkuashen nepik enkop nidol naa ajo etoishote netoishote esidai.

Ore eninko piisum oltung'ani metayiolo ele kasii naa ing'as inye aliki oltung'ani faida arashu ing'as inye aliki oltung'ani esidano ena baye ajo taa iindim inye aitumia kuna puka anyaa tiang' aitaa endaa niindim sii ayawa osokoni nilo amirr kuna puka nitumoki anoto faida nitumokii ayeu ataaasie kulikae kasin nibolie ninye kulie biasharani kumok neeku oree eninkunaki oltung'ani teniisum ena siai naa ing'as inye aliki ajoki kajii iindim aa kai inkunakino ashuu kayii inko teninteru naa oree akee pee ilo peeilo aliki ina naa iliki ajoki ore orchampa naa ing'asa aikaja ing'asa apik oltinka neng'asae airem ewei piitumoki naa aikaja piitumoki atuunisho nintoki sii dii ajoki oltung'ani keyieu enkare ena siai keyieu enkare sapuk neeku kaji inko piitumoki anoto nyoo enkare itumoki sii atoliki oltung'ani atiakii kebaa enterit arashuu kebaa naji esajata naje naji eyiu kuna tokiting' peeetumoki aatubulu kebaa enkolong' nayieu kaii inko pee inko enkolong' metaa kiti kebaa enkare nayii nitumoki atipika naji enkae rishata naaji nayiu enkare ashuu kebaa naji entulugumi nayii nindipa atioika erishata pookin naikaja nayiu entulugumi niliki dii sininye ampaka nikiki ajoki kaii inko piyera inoshi kutitik oo lajang'ak oiidimayu neeponu ajing' ijing' ene wei ootumoki aaetu najii ainyala intokiting' nayii naijo kuna puka naati ene wei neeku nejia inko.

Ore entoroni e tear gas toltung'ani naa kiidim ninye nitang'ie oltung'ani osesen neeku idol ake oltung'ani egira aton aojo naa tear gas naisabisha ina. Kiidim sii niinyal oltung'ani nkonyek tenkaraki naa ina puruo neeku kelotu ninye nai niinyal nkonyek, naa ore iinyal nye nkonyek naake iidim nisababisha nkulie moyiaritin duo akeyieyie toltung'ani naa re eimu eimu ina wueji oo nkonyek naijo emoyian naijo enkoye. Nitoki sii dii aaku ore dii siinye e tear gas naake iidim nisababisha nai oo emoyian to sesen, kiidim nai niko osesen meeta ijo ki ki kinyal osesen, nitoki sii dii aaku ke kitoki aaku keeta kuna moyiaritin oshi kuna kuna moyiaritin naa naajo lashumba respiratory diseases, neeku nena kuliek moyiaritin naaji idimayu nai netumoki aikuna. Ore tee te siai ormanyara naake iidimi ni ore tear gas naake iidim ni niinyal enkare, kiidim ninyal sii dii ninye ee ee enkijape ena nawokitoi amu ore taa na ore taa teneeku inyala ena kijape nawokitoi neeku naa ore ake peejo oltung'ani naa awok ina kijape netumoki aikaja netumoki atijing'a osesen naa nelo ainyal naa netumoki aa aisababisha nkulie moyiaritin, Neeku kiinyal nye ang'as enkijape, nitoki sii ainyal enkare naake ewoki naa dii ake sinye ina nkae are, neeku kiinyal akeyie nena nena ina tee entoroni e tear gas nai tormanyara naa tenebo oo te tenebo oo te tenebo naa tooltung'ani kiidim ainyala oltung'ani kiidim oltung'ani oosesen, niidim ainyala oltung'ani tenebo nkonyek.

Ore sidano ena adii nikinchori esipitali naa keaki naa ore ake piijo ashuko naa alo sipitali naa kedoli naa ajoo itii enkae olong ake ena sipitali arashu itii apa ake teldo like apa ena sipitali neeku ore naa ake piilo enewei nemeikintiokini aitalak oleng arashu mekintokini dii nye aitalak pii pii tenkaraki naa kedoli naa akee ajo itii naa apa ake keisaidia sii enankae ardii tenkaraki keeku naa ore ake peyaku naa ishomo ene wei nikiyiolou oldakitari asioki ajo olapaelong tung'ani ake ele arashu olapa tungani apa ake elee oyuwuo enkae rishata ene wei naa keitodolu sii keitisidan sii amuu keyaku kelo oldakitari asioki adol ajo kanu apa iyewuo nikilo asioki aing'oru neeku keko ninye metaa kesiokisiokini aas irkasin teweji te sipitali keisaidia sii pee asho oldakitari metayiolo ajo kakua kieek apa kinchoo lekishomoita aisaidia enaa ekishomoita apa tenaa kajo kishomoita aitaas osesen keisadia sii ena adii oldakitari metayiolo tenaa keisidain lelo kiek tenaa kakua kiek kintoiki aisho arashuu tenaa keidimayu miintoki arem ikae sintano tenaa kitaremo aa likae tee dukuya neeku keisaidia naa ina ardi oleng oltung'ani naa peetumoki naa atayiolo naa duo apa eneimayie tenda nkae rishata arashu aa eneikunayie apa enda nkae rishata tesipitali neeku peeyiolou duo enekunaki enkae paa tenetodua naa ake aje mekure eidimu netumokii naa ashomo enkae weji.

Ore entoki naloito dukuya teneweji naa ewinoto ee flowers etunoki kuna flawani tenewei naa ore nye ene wei naa greenhouse ituunoki kuna flawani tenewei tenkaraki ore oshi flowers naa meyiu oshi ninche enkima sapuk naa ore naa oshi greenhouse arashu aa enaaji naiborr naa kerewu oshi enkima keiko oshi enkima sapuk toloing'ang'e neeku naa keisapuk oshi enkima naati eeneweji alang' ninye aitoki enatii boo nekuu oree peetunoki nayii kuna flowers tenewei naa tenkaraki naa enkima esapuk keko sii kuna flowers amuu ore saii ena unoto enye kesioki abulu kesioki aabulu tenkaraki einotito ewei sidai enotito ewei nanyorr ninche einotito ewei neifaa teninche peetumoki aatubulutu nyoo esidai neeku flowers etuunoki tene wei kore Kuna flowers etubulutua aikonji arashu etisidanita aikonji paa kedumuni ake netumokini aapuo amirr nepoi amir amiraki nayii sirkali aashu amiraki likae tung'ani pookin ooyieu kake oree oshi flowers oleng' naa keipangieki amiraki inkwapi eboo ore kina kumok aiko inji keidimayu peemiri nemirakini inkulie kwapi eboo kesidain sii kuna flowers amuu ore sai filee enatubulutua teneweji aiko inji ore ele airemoni aashu ele lairumo Kuna flowers naa ketumoki atimira kuna flowers netum irropiyiani naatumoki aitaasa enkae siai arashu naa ninye eitoki aientelea naa kulie kumok.

Kaidim nanu atejo ore ena kibelekenyata nitelelia esia pih pih. Amu ore paajito in'dim naji ataa iyata olchamba iyekai uni ore enchoto nabo eeka niunie taata mboosho ore engae niunie ilpaek ore engae niunie engae toki akeyie naijo nai ingwashen Ore nai tia olong ninteru ashuko alo endaalo nai nituunie ingwashen niunie ilpaek Ore endaalo nitunie mboosho niunie ngwashen Ore en'da shoto nituunie ilapek niunie aitoki nai imboosho Naa kesidai nai amu kisaidia naa ena amu ore ebaiki opa naa ore enewei nituunie ilpaek tedukuya naa ore piintoki aunie ilpaek nikiyaki asara kake orake piishuko alo aunie enopa ngai wuei naa kesidai naa amu kewalie naa igira nakata amanaa Niaku ende opa nimukure enyor ilpaek neekenyor ninye kuna kwashen ore enda shoto opa nemekure ninye enyor kun'da kwashen naa kenyor ninye kuna poosho, ore ena shoto opa nemekure enyor kuna poosho naa kenyor ninye kulo paek. Neeku ore ina manaroto aiko neja naa kisaidia kuna kaitibulu metubulu oleng naa kisaidia siininye kake igira nai siiyie apik tenaketii duo siininye olchala tenakeeta engae tiki naiu siininye kuna tokiting niunito ore igira aponaa nena tokiting apikipik aiko neija kisaidia siininye kuna tokiting metubulu oleng ashu metaa sapukin metumoki aisho faida niaku kisaidia ena manaroto oleng'

Tenetii naaji enkikundi orbarnoti naa ore esiai nayieu neas ebaiki niremoki apa olchamba neeku keyieu nekurori ele chafu lioriog edim naaji aishoo irkijanani enasiai nikintaki tenkolog nabo arashu too nkolong'i are edim naaji aipotu irbarnot enakata etubulutua irpaek nimpoot naaji ena kikundi enye nikitumoki ayetu aisaidia ashu nitumoki najii ayeu aishoo orkasi nikintaki Kuna tokitin nagira amitiki endaa eno epuku tolchamba kisaidia sii ena kitayinoto amu keeku entayio entokitin tolchamba neeku meekure egira amitiki ntokitin enono ebulu naa kisaidia sininje lelo barnot amu keeku enotito sininje orkasi loas teina olong ore sii enkae nidim aishoo irbarnot keek ore Kenya pee ekesisho naa edim apoto nikipuo aisaidia nedumu naaji tenaa Kee irpaek netumoki ashom atipik ewueji naifaa ashu nedumu awaita ashom atipik ang ashu engaki erori tenaa ninye natii enewueji neeku ekisaidia siniche oleng ore sininye enkikundi orbarnot ore enarishata egirai akees irpaek ashu ena kata egirai aitayu mashakwani naa ekisaidia ntayu neeku kisaidia sininje irbarnot teine

ore entoki naitishipisho tene weji naa atuuno apa ele airemoni kuna tokiting' enyenak aashu kulo perera lenyenak arashu kulo matunda lenyenak nee kesidai idoolta ajo keshipa ninye amu etoishote naa enaa enapaa duo nayieu ashuu enaa duo etoishote esapuk alang' enapaa ninye nayieu keisaidia naa ene weji amu ore saii etoishote aiko inji naa kelo etudumua naa idol ajo etupika inkireeti nedumu aya osokoni neeku kegira alo amirr nidol ajo keshipakino naa ninye egira amirr egira amiraki irkulikae tung'anak nidoolta tii inye ajo kegira irkulikae tung'anak ainyang'u piipii amu kedolta naa ajo keisidai ene wei naa keiko sii kesidai sii ena toki amu oree duo apa vile enaiterua apa sinye elde likae ena siai enye neitobirakine duo apa amu ekuna naa apa ajoo enkulukuoni eneba apa nanyorr peetumiki sii duo apa atipika enkare vile duoo enkare duoo enaa enayieunooyu neitokii sii dii aaku enyaaka apa aitoki aisho ake iye pooki tiki nayieu naa ina piidol ajo etoishote esidai neeku inatoki nanyorr ena siai etoishote naa esidai tenkaraki eitaasa apa sinye ele aramatani intokiting' pookinnaidimayu arashu inaayieu duoo apa sininye ena siai niitaasi.

Ore te nanu naa kaidim atejo kisapuk ena siai oleng tenkop ang naa ore pa sapuk tenkop ang enasiai naa etunoo naa apa elairemok ena pilipili ore ake pee ewun ena pilipili nepuku naa esidai ore na pee edoli naa ejo etupuokuo esidai naa enkop sidai enterit naa sidai olchala opikitae naa sidai enkulie tokitin akeyie nagirai apik petumoki atubulu nedol naa apa elairemok Ajo ore ena naa mbae sidai naa mbae nagira ayawu faida neeku enaa pee enyakita sininche anyoru naa enaa pee etaa naa entoki nanotie faida amu ore sininye pilipili naa ketii iltung'ana oitumiai too nkang'itie etii ninye lotumoki atimiraki ntawoni nataana etii irkulikae ltumoki awaita entaoni nalakua nemiraki irkulie tung'ana etii kulikae laa kejo matimir omipanga tenkop pookin neeku enaa sinanu pee ajoito kisapuk ena siai tenkop ang naa kesitai sii naa esiai sidai amu keeta faida neeku ena pee edol Ajo keesitae tenkop ang neesitae tenkae wueji ake pookin

ore kulo matunda ladolita nanu tene wojii naa oltamelon naa ore oshi eneikunari ana tenkop ang naa eisidai amuu ore iloshi tungana oidipa ninche aitayu inkibandani enye metaa kelo oltungani osokoni nelo amir imatunda naa kelo ake nedung ele watermelon tekatikati ore ake pee etumoki atudungo tekatikati neiteru adungudungu ilkutiti lomir keetai iloomir kumi kumi neetai ilomirr shirini shirini neeku naa nejia oshi ekunari ninye ena bae tenkop ang naa keisidai sii amuu keuni ele watermelon tenkop ang neeku ore ake peelo ore eetae olikai tungani ogira amirr tolchamba ogira aun tolchamba arashu ogira aitobiraki tolchamba neetai ilkulikai ogira aamir tosokoni neeku naa keeta faida sapuk niindim naaji sinye aitayu obo ashu waare naii oponu naaji ainosaa tiang kake ore kulo kumok oleng na kepoi amiir tosokoni ataa ilo ake oltungani apik ewoji nedung tekatikati netumoki atudungo dungo ilkutitik le shirini le kumi nemirr duo aikunaki nejia naa ketaa faida sapuk amuu ore ake piimir aikunaki nejia naa kejoo aku ore ele obo nilo amir karibu imiai ongwan neeku idol ake ajo keeta karibu faida ekiaki naa faida sapuk niindim ashomo ainyangunye ilkulikae niindim aiterunye enkae siai pookin naji natii alo aiterunye naaji enkae biashara ashu ilo nyee ainyangunye ilkulikae kumok nimooki iyie ashomo atuuno ashe oleng neeku nejia eikunari

Ore eningunaki ena eninyia naa orake teniaku indipa aitayu tolchamba nilotu nang'as abukoki engare aituku orake piaku intukuo nitumoki atudungpdungo aitayu kuna kinyat enyenak nintayu nena kinyat enyenak adungudungu, nipikando Nitumoki taa anyaaki atudungo tekatikati orake piaku itudungo tekatikati, nintayu ntokiting natii katikati enyenak naijonilkuti ng'anayiok ninangaa ashu ipik ene duo nitipika kuko kiku. Orake piaku itipika aiko neija nilo adungu ena toki duo pookin nilo apik esani kuna duo are nitudunguo tekatikati nipik esaani nitumoki duo atudungidungo metaa kutitik naa inarishata naa in'dim ainosa Inarishata naa nena tokiting naa enyai natii atua menyai oriong' inewei netii kuna kinyat migusai nena piipi niaku enatoki ake natii atua enye niaku menyai kuna natii oriong nemenyai sii dii kuna kulie natii atua naijo lelo nganayiok lenyenak In'dim ninye nai atushuko lelo nilo aun kake menyai naa sii Ashe oleng

Ore entoki nalotu ndamunot ainei teneaku tenadol ena naa olairemoni otuuno , otuuno kulo, kulo nganayio lenyenak tene wuei , ore etuuno tene wuei idol ajo etisidanta ninye, etubulutua , enotito ewuei sidai , enotito enterit sidai , etipikaki olchani oifaa nepiki duo pidol naa ajo ipilipila piipi lolo entisidanta piipi, idol ninye ajo etubulutua , etubulutua esidai piipi ,niaku ore entoki nalotu ndamunot ainei naa enkitobirata apa naitobira ele , ele , ele , ele airemoni ele shamba lenye nitisidan nepik enkare , nitataanu enkare , niaku , niaku naa ore ake peyieu kulo tokitin nebukokini niaku, niaku ore ena naa esidano nagirae ailepunyie ee enkiremore ,inatoki nalotu ndamunot ainei tenaol ena amu etaa sai kejo pee ikesu ele airemoni kulo, kulo , kulo nganayio lenyenak, ore ake peetumoki atekesu , netumoki aawa osokoni nelo amir , ashu etumoki dii ninye ake atotoni tiang nitumia, niaku inatoki nalotu namunot aine amu kisidai naa amu etaa sai kisaidia , kisaidia ninye olairemoni kulo, kuna nganayio lenyenak naa loidipa sai aitai tolchamba lenye eimu taa ena naitaasa duo ninye olchamba lenye naa pidol ajo etipilila piipi nesidanu , neaku naa etaa sai kidim ake nindim aitayu netumoki ahomo atimiri, niaku ina , ina nalotu.

ore enaikoni tenetumi enabae naa pedumunye naji iltunganak oota engeno arashu oisomea enasiai niaku keeta engeno sapuk kuhusu enabae ormanyara ashu enabae enkiremore neponu ake neliki iltunganak lecommunity ashu neponu aliki iltungnak linamurua aliki esidano petumoki naa inabae ataasayu .

Ore enikunaki oltung'ani piisum kuhusu imbaa kumok kuhusu ormananasi naa iliki ajoki kamaa ormananasi kebulu te tewueji te tenkulupuoni nayiaa arashu kamaa ewueji nebulunyie ormananasi keyia naaji kamaa oloing'ang'e kebaa enkare naifaa naaji neyieu kebaa enchan naaji naifaa neshaiki inewueji petumoki atisidana naa ashu petumoki ormananasi aikuna intoki sii dii aliki ajoki kebaa enkima naifaa netum arashu enkolong naifaa newosh ele mananasi tenaa kewueji nee neirowua oleng eyieu tenaa kewueji neirobi kidogo ninye duo nena baa naaji ifaa naa neyiolou oltung'ani petumoki naa olairemoni pookin naaji lormananasi iindim sii naaji atoliki anaa kamaa ormananasi keyieu naaji netanitanikino tena ena rishata iremito tenaa iyieu kifaa naa ipik olikae enewueji nintoki aitinyikaa olikae aitoki apik enkae wueji nelakua penyo pemitoki naa aibung'ubung'a aiko nejia neku nana baa naaji ifaa neyiolou nena baa naaji ifaa nisumi ilaramatak arashu ilairemok loo loo ilairemok lolchambai arashu ilormananasi peyiolou kuhusu ormananasi ajo kamaa kaji ikunakinoi pee petumokini naaji aikuna neeku nena baa naaji ifaa neyiolou naaji oltung'ani eton etu elo aun ormananasi ashu ologira naa aipanga petumoki atuuno ormananasi neku nena baa ifaa neyiolou ashe oleng.

Kadol nanu anaa metorhono nai eneiko ilmareita teneiro amu twnidol nai kulie mareita loogira atoni airo ainyalaki ashu tenidol entasat tenebo opapai egira airo enoshi naa ninye ajo ketaa kejo peetumoki ataarata niliki nai ajoki meesidai ena kiroroto nigirara airo Eroro entobiraki ashu nintoton diininye pokira are niliki ajoki inji taadii ifaa nirori irorie dii iyie olikai esidai ashu iyie oota mokoso pitum airorie engae esidai akikunaki duo nija Niaku ore nai engiroroto naa tolmareita kadol nanu enaa meeta aitoki nayai tolmareita tesidai netoni tesidai amu ore siininye teniaku irorita tesidai naa kepuku siininje intokiting sidai amu kifaa sii nai naa ore siininye papai naa ore piilosea nejoki inchi taadii ifaa neeku, kifaa neeku nikias ena arashu teneesi ena nirori ake nai akiti amu kenig' ake siininye Ore siininye enkitok naa kifaa siininye naa keyiolou ake siininye olpayian lenye enkolong' duo naijo keitu itobiraa esiai neliki ake ajo ajoki lopayian eitu intobiraa taadii enewuei naarekebisha enewei naa todua dii siininye amu keutari dii siininye amu meetai oltung'ani oidipa tenkop temetai oltung'ani oji sidai alang olikai

Ore ele kasi lemadol nanu enaa kisapuk eh misapuk ena tenkop ang piipi amu ore enkop ang naa mirowua oleng naa tenijio aing'orr irnyanya na keiu oshi ninche duo ewuei nirowua oleng nemirowua naanye enkop ang oleng neeku ore inye enkop ang nee kenyorr entoki naijio irnyanya entoki naijio impoosho kake imetii ena siai oleng tenkaraki naa eh ena najo ilashumpa sininche climate enkop menyorr naaduo climate inakop eh kulo enaduo saai irnyanya niaku inaduo oshi pemesapuk ena siai te tenkop oleng eya taa duake nilo atumutum inkuti wueitin neetunitunieki kake ore iwueitin kumok naunieki naa ewuei neijio kuna ajijik naiborr dii oshiake napiki intokiting uh napiki duo irnyanya atua nena duo saai itumiae oleng kake ime mesaouk duo ena ena sia tenkop ang naa tenkarake naa menyorr naa inakop menyorr inakop oleng duo naa ena se menyorr duo ena ele kasi duo oleng uh kulo nyanya kidimai naai nenyorr entoki naijio irpayek onkulie tokiting naijio impooshok onkulie tokitin naijio inkuashen kake imetii ele kasi oleng le kulo le lornyanya mesapuk ena siai ornyanya oleng tenkop ang kaidim atejo nanu nejia eepi ashe oleng.

Ore ewei nadol nanu ajo kayau ilashumpa te Mombasa naa keng'as inye ayau ene weji neji ene weji ee beach amu kenyorr naa ilashumpa atarr inkariak nepuo aatoni adal te newei nepuo ai swim teinewei neeku keng'as inye ina ayau ilashumpa teine wei neitoki sii dii aaku ore inye ilashumpa keidiamayu neyau sinche ena toki naji sandy beaches nepuo atoni aing'orisho teine wei nepuo aatoni aibung'ibung' nena historical sites neeku keyau sininche nena kulie ilashumpa teine wei keidiamayu sii neyau sininche ilashumpa ntoki naijo eneweji naijo nayii peepuo atoni aing'or isinkirr eneasita tinewei nepuo aadol lelo sinkirr pookin neeku kenyorr keyaw nayii sinye ilashumpa ina nkae toki nayii meshomoita aing'orisho teinewei indimm nayii sinye ilashumpa nepuo enkae weji aki neji Hala Park peetumoki ashomoita aing'orisho teine weji nepuo aing'orr nayii ing'wesin pookin enegira ing'wesin aas teinewei nepuo aadol inkulie ng'wesin diii oshi inye aikata neitu edol teinewei neeku kedimayi sinye naai nepuo sinche ilashumpa atonii aing'orisho teinewei neidimai nayii nepuo sinche ilashumpa nepuo ai endelea nepuo ewei neji Vasco Dagama Pillar enapa historikal site naa keidimayu ake sinche nenepuo aing'orisho teine wei nepuo aatoni ang'orisho teine wei neeku kenyorr duo ake sinye ina nkae weii keidimayu sii nepuo sinche ilashumpa ene weji ee Mama Ngina nepuo aatoni ai enjoy atee teine wei nepuo aatoni ai relax teine wei apuoo aatoni ayeng'iyang'a.

Ore mbaa nadol anaa ninye naaibalunye kuna naa ewaki apa orkesi kortini. Ore naa pee itabari kortini, naa meeta oshi ake enkop nemeeta sheriaa enye nasuji pee etumokini aatayiolo tenaa keeta oltung'ani makosa tenaa kegirae naa aaiteeniki. Neeku naa ore naa pitabari tidie wueji, nedoli naa aajo meeta oltung'ani lemeeta kidim oltung'ani ataasa pooki toki nayieu nidim ashomo pooki wueji neyieu kake pee megil ake sheria. Neeku kadol nanu anaa nena tokitin enaa kortini apa ake nashomo aaiyamuwa, ninche naaishoo metaa keeta oltung'ani uhuru naa naasie.